Kore nenia sheriani naa kemitiiki laturok ntokitin duake maasait, lchambaa, kemiitiki lkiek. Keetai sheriani nemeruhusi lkiek mee timiirii, neetai sii rubaat e sirikali naeta sheriani naamitiiki laturok eeh ntokii naiwua mbolea tana meishoo sii nafasi meetimiraa pootuum naa laturok atuum. Naaku keisumbua duake ninchee sheriani naa aaraki nkaata pee meetuum nenia ntokiitin naake.

Kore lkasi le KEBS naa kepim ndaki naajingu duake losho neinguraa nenia daki torok iyelo duake nenia torok neiturari amu keata sii KEBS sheriani enyenye naaku meiruhusu metimirakini lolo orere ndaki duake netu eruhusu ninche tanaa apuro sii kore aitoki KEBS naa keishoo aitoki apim nenia daki supati nasakulet naa tana narasaa ajing atua losho naa duake naku ilo taa lkasi kitok le KEBS teretinnoto enche tolshambai keata tipat oleng teinia kipimata endaki patalaisa otokitin kule napashpasha kumok naitumiari lorere duake nkata enturore naake ako neja.

Ore ilaturok lee keirukuruka isheriani ee sirkali iyiolo nenasheriani enche naake naamitiki ninche tenaa nemeifa tiatu sirkali nepal pemeas amu keponu netanyamal ninche tenturore enche te kae kori kore naa ake kuna sheriannii oshii akee ee kawaida neirukuruko naake enkata pooki peetum sininche anaa ilaturrok amu oree naa peiputa intokiting' nemeisha nekuu etaa irkiek torrok loo irbankin netum sii ninche sirkali eneapare naa neibung' naa neeku keifa duake paa iyioli oltung'ani pookin laramatita ilo champa nenyok ake aen intokiting' nemeiba aduakii amu ina kata naa ake etum.

Keetae nkulupuok nemeeta entoki nkijo rutuba daake, neeku kitanyamal unoto endaa amu yiolo pee euni, nebulu naa nada aitobiraki teweji nemesupati nkulupuok. Neeku ore naake nkulupuok naata nena tokiting pookin naitubulu ndaa, neeku kesupat teneitumiyari ninche amu kitayuni masao naake. Alang teneitumiyari nekwa nemeeta rutuba naitubulu ndaa .Neisho sii ore nkulupuok egwei etiua naa rpukel, meshan duake nturore amu ketoyio nemetum nkare nkata kitok. neeku lelo taake oidim neitanyamal unoto endaa.

Kore laturok naa keshama atutur lshamba sapuki amu maaate naaduake ninche amu kore naa lshambai sapuki ketai ndaa sapuk loisho ltungana loji laturoni nkae toki natua duake silingini amu kolo naa amir nia ndaa tenedip atai telshamba notum atasie duake mahitaji nkang enye neyangu ntare nenyangu nkule tokitin neitumia abaki silingini natumo netoki aturie tenkae ngamata nalotu nalak ltungani lorip duake nelak sii ltaragita lotur nelak ltungana lotur aitai ndeti nelak sii apik ldawai penyaa lkurui naaku nia taake peshamaa ltungana atutur lshambai amu keata paida era kitok alang ltungani ota lshamba kini.

Lshambai lotii nkopi natii nchan oleng naku ninche loisho Kenya ntokitin ropiyani tenkumoi naa lolo lshambai lotii ng'oji neirobi amu keunusho ninche nkata pooki alang kulo lshambai lotii nkopi eshini amu motum shii ninche nchan telari nkata pooki naaku Kore Lolo lotii nie notum nchan sapuk naaku keas ninche nturore nesho kenya losho lekenya silingini neissho sii saplai endaa aitarasa ndaa telosho pooki tankata duake elamei nkata lari oshaake naa.

Kaanyok sii duake nanu atuuwa laaturoni napiik lchambaa mbolea napiik napiik naake ldewai laarukori aitibiraki naake poo aribuu lowaraak naake tana nkuukuyoni lchambaa amu keiyau naake asara era nkitook. Naaku nenia baya aas nanu keishoo duake nkaata naook sii aoshoki nkaare lshambai naake, pootuum naa nkaare amu enia nkaatai naa atuum atubuluu natuum, netuum sii ndaa atubuluu naa te nkaata naasheakino.

Koree oshi ilaturok le kaawa, naa, keeta nyamalitin kumok, amu neeku melaki ninye, ore sii ilaturk le kaawa, meeta iltunganak loojing' tenkoriong aaretu, airrishu, nisho ntokitin tenaa masaa enturore, ilaturok le kaawa. kore duo ake enikoni pee iboori kuna golikinot, naa peetumi ataa ilaturok le kaawa, teneidip ninche, aifuna kaawa, melaki tenkata naishaa nelak arakaaraka peetum shilinkini, naake aiko nejia, nishori naake entoki naijo, fatalaisani, nishori mpeku supati naishoo. naaturieki ilnganayio le kaawa.

Kore loo ltung'ana oikomboa ilchambai keitaaki ninchee kodi eraa eraa kitook naaku keimaa nyamalii kitook oleng tonopoo alaak amu maraa naa lenchee kuloo lchambaa binafsi. Naaku eiyeloo naa pee etuum aitumiai te silee nee talaaki silingini kumook. Naaku kore duake nkaai tooki naloo ninyee netuum asara nearr nearr amu keiyeu naa loopeny silingini nearr enia ntooki naaku meishoo ashoo kwee aendele.

Kore duake siai enchee enia naitibiirr GMO naa kore GMO naa ndaaki naitubulunii to baya napaspasha to nkootei napaspasha. Naaku kore nenia ndaaki e GMO naa keikoo abaki ltung'ana meetumo nyamalitin. Kore doo amu keebuluu ninchee araka naaku keeta nyamalii duake te nkaai baata atokii. Naaku keifaa mataa iyeloo duake sirikali neenyook ninchee aikoo aibalansie duake nenia ndaaki e GMO te atua loshoo le Kenya.

Tiniaak naa kodi te nkaata nashaa nituruusho sii ndaaki arukurukore file najoo ninchee, ninyook aitokii iyee aibung'are elturorii laturok lopaspasha. Ninyook naake aitokii ajoo kore ntooki pooki nintibirr naa meeta meeta meeyau shida te atua ake ltung'ana lopoo aitumia nenia ntooki nituuno eiyee tana enia ndaa nituuno sii ltung'ani.

Kaomoon sirikali mee teretuu lorere te mbaata enturore. Neyauu ltaarakitani lootur lchambai neeturoki sii ltaturok lchambai nemee talaak aretuu naake. Neishoo mbeguu neisaidia sii te mbaata e fertilizer. Kore duake nkaatai nalaamie notuuroki silaang'oni natuum kuloo ltung'ana aitumiai aitookie ndaaki enchee nkutiti naitua taa lchambai le mbukaa okulee duake matundai owua watermelon naa keikoo nejaa. Naaku nia taa duake baaya e sirikali neiyau sii sirikali ltung'ana loifundus laturok baya nkeejuko napaspasha poo otuum sii ltung'ana aiteng'en ng'enie. Netuum sii ninchee atuum baya nemee iyeloo poo otuum aitumia atereteen ate ate.

Eeh kaiyeloo pii kaiyeloo paiye, kore sheria naboo naiteyia sirkali te larturok naa pee itumia ldewai loara ninchee on registered ouwaa pesticides te nkuut elo laashumba, neitumia sii fertilasin loara aprroved naa pee meyau nyamalii ayaaki duake nkulee laitumiak le ndaa tana sii ayaaki nyamalii nkuluuponi niitumia shiake aturushoore naaku nia taake aiyeloo taake.

Kore doo niinko ltung'ani puu utuum nia permit niarie irkiek lesero te sirkali niloo opisii naitashekii baya e ntiimi nilikuoo naa nijoo iyeeu niarr irkiek loo ijee nikinchoori naa nia permit tana sii nia paalai nairuhusu eyee taara leloo irkiek, amu keetai irkiek lemefaa pee eeri tolosho, amu keishunyee nemekuroo etumooi. Naaku iyeloo duake pee epooi enia rubaata naiteshekii ee ntiimii nikituumi aishoo utaarut tana irkiek shii liiyeu linoo aarr, naaku aikoo nejaa.